Eeeh Piny owacho mar udi apar moloyo nikech gikelo arita maber egwenge, gigeng'o maundu mar jogeng' nyalo yudo kawuok kuom jomoluoro. Gi jiwo jii mondo kel dongruok ka gitiyo matek . Gipuonjo jopiny mondo mondo ong'e dak gi jii moluoro gi kendo, gikonyo sirikal mamalo riwo wiii jopiny kanyakla ka ginyalo kawo nonro mag jii kendo gimiyo sirikal mamalo. Ginyalo pogo gik ma sirikal ochiwo ne jogweng'.

Magi gin yudhe ma oriwore kanyakla, kendo giwacho weche dongruok. Gin gi laptop, tablet kod notebook magindike gik ma gidwatimo ndalo. Giwacho weche ubiashara kaka ginyalo gerore gin giwegi.

Maa en riwruok mar oganda motelo ne kungo gi olo kendo gin e seminar ka gilero ne jii ber ma giyudo ka gikungo kodgi , kendo gimiyo jii pesa ma ginyalo tiyo go ka giduoko bang'e.

An gi sime ma nya chon maonge gik moko mabeyo e iye. Koro akwayi mondo iusna sime manyasani manya tiyo go e weche e office kendo, konya e somo e mbui . Gibed simu manigi speed mamalo kendo rang'iny gi bende ong'awo ngima ma ok gikwam kata ok giwit network.

Aneno jotij sirkal mar kaunti ma nyandarua kendo gichung' e mbele oganda ka giwacho weche lemo ma higa ka higa . Gitwak gi jopiny e weche dongruok ma gikelo e kor gwenge kendo gijiwo jii e yor lemo mondo giti matek.

Mamana wacho dholuo kendo nyithinde te ong'eyo dhok mar dholuo. Okonyowa tudruok e dala kata e gweng' . Dholuo riwo oganda mag luo kendo ginyalo twak kanyakla ka gikuodho wach moro ma oganda moko ok winj gima giwacho.

Chon gweng' ka gweng' ne nigi ruoth mane otelonegi, kendo negiyiero ruodhno kaluwore gi tich mane onyalo tiyo ne jopiny. Kata arita kwe mane onyalo kelo ne ogendni. Ruodhi, ne nigi yudhe mane konyogi rito jopiny e yor kwe.

Joma tiyo gi barabara kaka jogeche, jongware giriembo gi e speed mamalo kendo ginyalo kelo masira ne jomoko matiyo gi ndara. Ka gineno polis to gibro duoko speed chien kendo ma biro konyo nythindo gi ogendni moko ngi ng'ado ndara ma ok ogwe gi kata ok okel masira.

Buch siasa mar UDA manie sirkal oriwore gi buch siasa mar ODM manie kweth mapingo sirkal kendo sani gitiyo kanyakla . Kata obedo ni ntie jomoko manie ODM mapingo wach riwruogni no kendo ok gimor go , gidhi mbele gitiyo kanyakla.

Piny owacho owinjo med kwan mag huduma center e kor gwenge mondo jopiny ochopie e mayom kendo oyud konyruok ma gichiwo . Owinjo gimed chiwo konyruok kaka barua mar nyombo e e-citizen, barua mar nyuol, kod barua mar tho.